Ore ele lee arashu ele parakuoni nibung'ita ninche inkonito arashu inchonito arashu indapan ookerra e merino ore ena siai arashu enabaye naa enetipat amu itumiai arashu itobirieki ninye kuna shonito irbutii arashu nkilani nairrusha naibok enkijiape.

Ore ena naa enkaji oolukunkuni, arashu imotonyik. ore ele lee arashu ele parakuoni negira ninye aramata ilukunkuni enyenak arashu imotonyik tenkaji tina aji enya endaa naa tina aji eok enkare. neeku enetipat ena siai amu ore ele parakuoni naa tiatua ang' ake ninye egira aigerr keon ashu aas esiai enye onkaik enyenak neeku enetipat oleng' ena siai tenilepieki ashu teneesi.

Ore ena parakuoni negira ninye aisho imotonyi enyenak endaa arashu egira aitoti imotonyik enyenak ore ena baye naa kesidai arashu kegira aitobirari temurua aang' amu kiata iyiook irparakuo akeyie oobaya esiana oosita ninche arashu oogira ninche aing'orr arashu aitubulu kuna lukunguni arashu imotonyik enye naa ore ena siai naing'ori ilukunguni arashu narripi arashu naitubuluni ilukunguni naa keeta faida sapuk amu kemiri aaya osokoni ore pee eisho nenyai irmayaai nenyai enaa mpuka neyieng'i sii ninye aanya nkiri arashu eyaai nkiri enye osokoni.

ore ele naa emotonyi arashu elukunku, naji tenkara oolashumpa embata. ore ena naa nabo olukunkuni, ore ena siai madamu enkolong nanu nataasa ena siai, naingori arashu naingoru lukunkuni. ore ena luknku idolita naa kajo kepushati arashu etasapuka neku kajo enkaji enye etii niye openy.

Ore ena kitoduata naa orparakuoni eboitare ele parakuoni inkera enyanak enkaji te nkaji oonkera ashu te wueji naikenorieki inkera kuna nailishai ashuu naishori endaa tiatua ang ore ele lee naa eesita ninye embaye. etipat amu amu ore kuna kera naayaroyu osokoni niyieng'i inkulie nitai kulie ine kule nemiri imeregeshi tebei sidai neeku ene tipat ena baye naasita elelee oleng amu ore kuna kera naa tiang ake edaaa tiang ake eishori enkare neisuji tiang neeku meeta duo naaji enyamali sapuk oleng neeku keisidai ena ramatare oonkera teneramati inkera tiang.

Nkitejon kuna naikenoro tenkaji enye eniing'or kuna kitejon naa etipikaka orparakuoni endaa enye atua metuboitare netii sii embuuti arashu irkurtot le nkare egira ninche kuna kitejon aandaa, ore ena siai naing'ore arashu naramati nkitejon naa enetipat oleng' amu ketii ilewa laa kemirr kuna kitejon, kemiri oshi nkitejon netum impisaai ore irkulie naa kinyiang'u pee epuo aayieng' neeku ore naai torparakuoni naa kenare niing'orr nkitejon amu inetipat oleng' amu keyau ninche mpisaai niigil aaku kiidimn enyai nkirik enye aitaa mpuka.

Ore ena pisha netii nkishu are naarikito ilasho netii emama nanapita ormurrani, ore ena pisha naa etii enkaji netii emukunda naa akajo emukunda orpaek arashu orkikua netii ena mukunda nkae nagirai aing'orie nkishu. Ore ena siai egira ninye ena mama arashu ena parakuoni aing'orr nkishu enyenak temukunda temukunda enye.

Oore kuna naa inkitejon. Inkitejon orparakuoni kuna natii enkaji eenye. Egira ninche kuuna kitejon aanya en'daa. Oore eena siai naing'ori inkitejon naa enetipat oleng', naa kenare niasi arashu neilepunyieki amuu kesidan ninche amuu inetipat. oore inkitejon naa teniyau osokoni, naa keeta bei eenye sidai. Niaku kenare nai neripi arashu neing'ori inkitejon arashu neramati inkitejon amuu keeta sininche faida enaa inkishu.

Ore kulo parakuo ashu kuna noo mama, netii ninche emukunta ,egira ninche airem arashu aitobir emukunta enye . Ore ena siai tenkop ang, nilepua taa taake , egira ake irparakuo aarare airem imukuntani enye aun isuk isukumani , nkapishini, nkashen , onkulie daiki akeyie nara ready arashu naitobirayu te mukunta .

ore ena naa emparakuoni ahu irparakuo ninche, netii enkuruwe, netii nkajijik oongurueni akeyie, naikash. ore ena mama ashu ena parakuoni, negira ninye aitoti enguruwe, ore ena siai naingori arashu naramati ngurueni, naa ene tipat amu ore engurue, keeta si ninye osokoni lenye. kemiri ninye nenyae nkiri enyenak neeku. ene tipat teneingori arashu teneramti ngurueni amu, keeta sii ninche faida amu kemiri tookoni nepuoi sii aamir inkirik enye.

ore kuna naa ntare, nkera, eshula ninche onkineji. ore ena bae neibelekenye oleng tenkop ang. amu eton apake ninche aa ore irparakuo lenkop ang, naa keboloo ntare enye nelo olchekut airira ekenyu enkai, saa nabo mpaka ade noo saa tomon obo. pee eshukunye, neeku ore ena bae eton ake ninye egira aendelea tenkop ang kake oleng.

Ore temurua aang neetai indaiki kumok ore inedukuya naa inkirik eniare ormushele eneuni kule naotoo eneitu ekuu ong'uan ormosokoi imiet inchapatini.

ore imotonyik naa keetae imotonyik kumok naaranyisho ashu naabuak nince tenkewari. eetae motonyik naijo noo ntilagos, neetae noo nekuiik, neetae adoru irgoso aa noo famingo. nena motonyik naayioloi oshi igor ninche arashu igor ninche tenkewarie.

Ore kulo naa irparakuo aare otii ormun`da , netii sii nkomiyani . Ore kulo parakuo naa egira ninche apik nkomiyani enye ilamai ashu apik nkomiyani ilchabai. Epikita ninche ilchabai lenye kuna komiyani enye.

Koree, ilbarabarani te Kenya naake kumok ilbarabarani oiding'a oleng'. Ore ele barabara oiteru te ronkai ejing' Nairobi naakeiding'a ninye oleng'. Ore nai eneidimi ataas arashu nkibelekenyat naidimi ataas naa peesheti ilkulie barabarani kumok amu nakata ake epuku arashu, epuku ena kiding'ai arashu eiwuang'eki emetaa meiding'a ilbaribarani. Neaku ore nai enaidimi ataas naa peesheti ilkulie barabarani kumok oleng' peitau ina kiding'ai.